Ore tenewueji nadolta entomononi ore entomononi nadol ajo sapuk enchipae oleng amu kitodolu nye tolarin lenyenak idol ajo sidai akenena bae amu idol entomononi naibungita emkwrai enye nidol ajo enguar enatomononi enkabila enye idol ajo ishopo masaa nanarikino nishop irkarash na inapee kesidai enatomononi oleng amu kenguar enakishopto enye ltunganak idol ajo eeta enkerai naibungita neakubitodolu enatomononi ajo kenyor enakerai enye oleng na sidai enabae olaininingoni lai aikunaa nejia amu kenare eniaku entoiwuoi na kenare ake pinyori nkwra inonok peintodol enyorara nebulu torkuak sidai nebulu si neuria ltunganak nidol is yiolo enakerai egirai ailejilej amu na idol ajo egira enakerai aishir nilejilej enatomononi mbaka negira nidol naajo inaapasida ena na kenare peitubuluni.

Ore tenapisha naa kadolita ajo sii nanu pilo aitereu olainining'oni lai, adolita emisa naitobiro oleng te nkariyano sidai aa mesheta ninye neitobirakaki duo nai olkimanyoi lenye aa iyolo ajo esipayoki te ilburangeti, etii ena misa ewueji nesiecha, aa ketii enkop nasiecha oleng, naa ore ake te shumata ena misa adolita nkabilaritin oondaiki opaasha, ore sii teine wueji nadolita ake, ajo sii nanu pilo aitereu enkarai natii te shumata ena misa, enaa enkikomeni ongilasini natii tene wueji. Ore naa adol ana rishata ajo nyoo nagira aasa teine wueji idol ajo eidimaiyu naa keeta osirua ogira ake alo dukuya tenewueji arashu logira, ogirai aishuudia ashu aisherekea teneweji, idol si ajo ore ake enadaa naa eitobiraki enadaa te nkitanyanyuko sidai oleng, neaku eitodolu ajo emelok enadaa, naa ltungana kulo oshomo ainyang'u endaa netoni tenebo, aapo tenebo ayiolo ajo iyolo naibosho naa engolon, naa iyolo naa nena inaboisho naa sidai ina oleng.

Ore ena baye naa embaye sidai oleng'. Aidol ajo enguar enkong'u amu elelek oltung'ani iyiolo ajo, kore naaji renadol ena pisha naa kepuonu intokitin kumok elukunya aai amu, idol ajo intana kuna oolkeek natodotuoki neitobiri, ashu etadotuoki amu adolita enkaina oltung'ani tene wueji. Ore naa pee ala alimu olainining'oni lai embaye naipirta enakipirta arashu kainyoo arashu eneikunaari ena siai te enkop ang' , eidimayu nai naa, inooshi keek kuna naadotuni tenkop neitayuni intana ayieraki inkera kutitik, nidol ajo sidai ena baye oleng' amu, ore ake pee eishori inkera nena tana e lelo keek nidol ajo keisidan oleng' amu keishuunye arashu iyiolo inkera napuoita inkoshua naa ilkeek onana oshua o nena kera kutitik idol ajo eishuunye nena kera, neigil sii aaku eisho nena kera aaku kenya eendaa enye sidai nepal enyemon arashu anyimisho neaku idol ake ajo kedotuni ake neyieruni neishori taa ikera kuna kutitik.

Ore tene wueji idol ajo, ayiolou ele tung'ani ibungita enkaina oltungani ena. Ore ele tung'ani nadol ajo mm ibungita esimu arashu kuna simui ake onkaik naa olaininingoni lai. Ore tene wueji naa idol ajo sidai esimu amu ah iyielo esimu naa etoki emaana ah kisho iltunganak miroro ata ninye tenemetii enkop nabo nenya ilomon tenebo nidol sii ajo sidai ena oleng amu, ore ake sii enkata niata oltungani enyamali nidol ajo Miata iropiyani naidim ake atoosho esimu awoshoki elatia ino arashu ninye iltunganak lolmarei lino pee kidimi ataretu tine wueji. Ore naa tene wueji ore ena simu nadolita ajo ewueji nigero welcome to equity mobile idol ajo yiolo ena simu elelek ah ne kapuni nena ampuni e equity arashu noshi simui kuna nalaki duo pole pole naa adol ajo sidai ena bae oleng amu, kisho iltunganak pookin minoto simui nidim ake aidiposita amount ino niboraki ake alotu alak.

Ore tene wueji nadolita ajo naa sinanu piilo aitereu olaininingoni lai adolita inkera ashu inkera esuukul natii ewueji nebo ashu darasa etii Kuna nkera . Ore naa kuna nkera naa, eetuo tenebo yilo pee eponu tenebo elelek ah darasa ena nateshetaki aitaa orkitamanyunet sidai arashu dii ninye nepiki kuna mashinini pookin yioloti oleng enaa inkoputani. Ore naa tene wueji idol ajo wore kuna kopitani naa enkisuma sidai ena oleng amu, eh sidai oleng amu, eh kisum dii nkera imbaaai menoto esiai eteknologi nabaiki sii tenkoitoi sidai oleng idol sii ajo eyieu irmwalimuni loota ena ngeno naipirta ena bae peyie etumoki atuutai Kuna nkera enikoni tenitumiare kuna mashinini enaa, adol ajo enetipat ena siai oleng amu, ore ake nkera pookin netaa keyiolo aitumia kuna mashinini naa elelek oleng peetumokini aishoo esiai too kapunini naapasha . Nadol ajo sidai ena bae.

Ore tene wueji idol ajo kadolita enkaina oltungani ore ena aina oltungani adolita ajo eh ibungita ajo naa, sinanu pee ilo ayiolou ibungita ele tung'ani iropiyani. Ore kuna ropiyani adol ajo etoki sidai eropia arashu, ekoshalai tesiai pooki oltungani, ah idol ajo ore ake oltungani pee easita esiai idol ajo kuna tokitin egira atalu peyie etumoki ninye atasishore idol si ajo ore ake ekoshalai arashu eropia naa etoki emaana oleng, ah ore esiai pookin netaa ibaiki nishorii kuna tokitin naa itumoki ataasa esiai ino nitumoki ainoto kuna ropiyani ah iyiolo ninye niendeleya ebiashara ino nitum naaji anoto atimira intokitin inonok nitum eropia. Idol si ajo ishetishore eropia naa ina paa etoki sidai ena oleng olaininingoni lai naa anare ake pee eaku iltunganak losisho pee etumoki ainoto biashara enye anaa pee edeleya wee siai onkaik enye nenguar esiai onkaik enye naa sidai eropia oleng tenkata.

Ore tenewueji naa kadolita Ajo mbae etipat ena AA kadolita enkaji ashu shumata enkaji enkaji sidai naitobiruaki torkitamanunye sidai oleng ore naa tenewueji naa kadolita ena aji eteshataki tewueji sidai oleng naa edol Ajo sidai enaa aji naa kenyor enkongu ore iltung'ana otesheta naa iltung'ana ariyiak otesheta oleng ore ena aji naa kelotu edamunot ainei ake sii Ajo ore ena enaaji naa noshii ajijik olchumari napuoi aomonie naa kejo tenkutuk oo lashumba mosque eyiolo oshi enaaji naa enkaji sidai oleng amu kepuo kulo tung'ana nepuo aomon enkolog ee aramadhan nepuo aomon tenebo nepuo atumo naa edol oshi lelo tung'ana Ajo keeta naboisho sapuk oleng naa sidai ake tenilo aomon pee elo aliki enkai nkolati enonok naa pee sidai enaji

Ore teneweji naa kadolita iltungana ajo sii nanu ile ilewa oltasati arashu intomonok. Idol ajo ore kulo tungana atia aji etii ashu ankaji nasheta. Ore naa teneweji kadolita ninye ashu nadolita oltungani oitashe tenkalo emisa ajo sii ilaitereu nena misai ena ketii oshi imashinini naa keji laptop tenkutuk oo lashumpa. Ore naa teneweji idimayu ajo ore ele lotonita te katikati kulie naa ebaki ajo oldakitari ilo. Nelelelk taa kegira ilo dakitari teneweji neeta ebae ashu emoyian naake naa nagira aitanyamal iltungana tenkop, neeku egiraai airorie iltungana teneweji peyie etumoki atayiolo enkoitoi naa paasi neyiolou sii peyie petumoki ake anoto ebae naipirta ina moyian peesuj, arashu eyaki ninye irkeek obarikinot naasuj peyie etumoki atapash inamoyian ashu ilo mitayi logira aitanyamal iltungana lilo asho. Neeku iyiolo kulo dakitarini egira alimu.

Ore tenewueji nadolta ajo arashu iyolo enakias na enkias sidai oleng na naitiship na pilo ayiolou kitiship nkonyek oltunganak na embae sidai oleng na yiolo tenewueji nadolta enkop ajobna sinanu naagut ashu yiolo paajito keagut na kadolta ireyiet tiatua enatim naigil si adol ajo ore ene na kerida na ketii irkiek ebore wuejitin pookin ore naa tenkalo enewueji na idol ajo adolta ake pilo ayiolou elereyiet nepiki olanget oteshetaki ajo olanget lombaoi itobirieki petumoki atalang idol si ajo ore tenewueji natipa embao nakigero nature walk arashu tenkutuk aang na olanget arashu ewoi nalangieki tenelotu enkare nimibok ake ltunganak tenareyiet neaku kitelelek oreyiet na idol ajo ore enabe petumoki ltunganak atayilo qjo enewueji elangieki ele reyiet

Ore tenewueji, nadolta ajo naa sinanu iltung'anak kumok, naa idol ajo kumok kulo tung'anak amu elelek ah yiolo enewueji naa enkaji ena arashu hall kuna sinemani halls, napuo duo oshi iltung'anak apuo naa apuo sinche ainining arashu nepuo apuo, apuo aas inkiasin naitiship iltauja lenye. Ah epuo ainining'isho apuo ainining lelo wasanii loranyisho. Idol ajo, sidai ena oleng amu kisho tinye iltung'anak minoto orkilikwai oshi loimaki lolo sanii, arashu logira arany, arany. Yiolo na enewueji, elelek osirua ele, nepuo iltung'anak atumo tenebo, idol ajo sidai oshi ena oleng amu, yiolo wasanii ketum iropiyiani ah kelelek ayiolo gate nabo ake eimi, nayiolo piim ina gate nelelek kitalaku mia, amisini pitumoki atijing'a ena hall. Neeku enkoitoi ena sidai naa kesidai di oleng amu kepuo sinche lolo aranyak apuo ashipakino esiai onkaik enye, nepuo sinye atum edupoto tenewueji ah ketum impisai naponarie peyie etumoki aendelea tinasiai enye. Idol oleng ajo, kesidai enabae oleng, ah keu naboisho.

Wore tenewoji naa kadoolta ake embae sidai oleng', aa kadoolta empisha entomononi apa yioloti oleng' tekenya. Naa enetipat oleng' ena tomononi amu, etaasa imbaa enkingasia oleng', naipirta olosho pookin. Neyawua sii inkibelekenyat atua olosho. Aa yiolo ena tomononi, naa entomononi yioloti oleng' naji apa Wangare Mathai. Yiolo ena tomononi naa entomononi nadupa oleng' neitu emenaa orkasi loonkaik enyanak, neteretoyie tooloshon arashu neewa olosho dukuya, aa kenyor apa enatasat ashu ena tomononi atuunisho aun inkabilaritin orkiek. Nenyor inasiai akeyie orkiek, eunoto orkiek. Naa aisidai amu keeki olosho pookin inkibelekenyat aa wore eunoto orkiek naa entoki sidai amu keau enchan olosho neyietu sii enkijape enkop, naa inia paasidai eunoto orkiek, naa yiolo ake enilo alimu naa kaisidai ena oleng', ena baye, aketon naa kidamu ena tomononi oleng', toosiatin sidai naataasa, eunoto orkiek apa etudupayie oleng' tolosho le Kenya

Ore teneweji nidol ajo etii iltungana kumok. Naa idol ajo ore kulo tungana naa kulo iltungana otii teneweji. Ore kulo tungana nidol ajo orbaribara eti. Kaiyoo pee ajoito orbaribara idol ajo etii enkalo garin. Ore garin enkalo inkajijik etii. Neeku idol ajo ore eneweji elelek naa town ena amu kesheta inkajijik te nkariano sidai oleng aa ketii taa ghorofa ni naa olaininingoni lai. Ore naa palo ajing orkiu lena rishata naa iyiolo kulo naa ena generation loito ake kulo tungana oji gen z kulo naa kulo tunangana otii leton egira aiteru maisha ake sii olaininingoni lai. Adol ajo ole iyiolo kulo tungana etaa ebae nagira aimaki tenkop ashu nagiraa aas tenkop peyiolounyeki. Ijo enapakata pee eri ninche tenapa finance bill neeku egira aitadamu ilosho ajo eton ake edamu nenyori lonyorii lenye lootaraki ino olong neeku ninye egira aitadamu olosho etuo ai andamana tenebo. Neeku ina nagira aasa teneweji.

Wore tenewoji, naa kadoolta, orkitamanyunei, arashu ewoji nateshetaki tenkariyiano sidai oleng'. Nidol ajo elelek aa enkaji sapuk ena arashu hall, kuna duo oshiake naasheti torkitamanyunoi sapuk oleng', naa Ina paa sidai ena baye olaininingoni lai. Wore naa tenadol ena kipirsa arashu paa enetipat ena siai, idol ajo, iyiolo tedukuya kulo tunganak nadoolta ena mashini sapuk oleng', yioloti oleng' enaa tiifi. Yiolo oshi esiai ena mashini, naa sidai oleng' amu kitayiolo iltunganak ajo kainyoo nakira aendelea tolosho, niyiolou dii ninye imbaa naakira ake aasa tooloshon kulie nema ilo linyi ake. Nitodolu sii intokitin enaa nijo tenakata of imbiasharani sidan naakira aasa tolosho. Wore naa tenewoji , idol ajo itobiraki enewuoji aa e hall, neeku kelelek aa enewuoji oshi eponu kulo tunganak oti aaponu aingorr entoki naijo embira. Wore ake pee ejingu enewuoji nelak enkiti toki. Enkamisini enye, neponu aingorr inia pira, neeku inia peekirae aitobirr ena toki tormanyishoi sidai, peyie ia attract iltunganak peeponu tenebo. Neeku inia nakira aasa tenewoji

Ore teneweji nadolita ake oltungani, ashu mpisha oltungani. Ore naa idol ale tungani ajo kulo lkijananai ake oopi ashu kulo oidipa aatubulu aaku sii eidipa atoyiolo ajo kaji etiu enkop, neidipa sii ateyiolo ate aibung'a naa ajo kanyioo eifaa peyie iyiolou ashu pees tenkop. Ore ale tungani neishopito ake sii ajo sii pilo ayiolou ajo eishopito enkila kuna enkilani ake enjesi arasu kuna inkilani empira naa olainingoni lai. Ore ake sii tene, idol ajo e ntokitin nalotu indamunot ainei tanadol ena naa engas ninye empira alotu olokunyai, aa iyolo ana nkila naishopito ale tungani nee enkila empira. Naaku idol elekenya iltungani impira too ake sii idol ajo iyiolo iltungania pooki ajo etekenya ilpira, naa mepo ake emeeta nena nkilani empira, neaku nena piidol ajo eishopo ilo tungani nena nkila peyie arashu eishopo ninye nkila entiim enye, neaku idolo ajo eyiolo oshi kulo ilkijanani oleng naa kenyorr empira oleng, neaku empira nalotu indamunot ainei tenadol ena.

Ore tena tena swali, kadol ajo kikilikuanu ajo kainyoo peepuo isasani isasanu aduare iltasati muruak loo ijaluo tenkata egalare. Iyiolo naa palo alimuena kipirta ashu peelo aasa ena siai naa idol ajo ore isasani naa iltungana lonare ashu loota ake ina duare pee eret olosho. Ore isiasani naa ilarikok lolosho. Neeku enare ake peyiolou ake iba etaa kegira arik peyiolou peepuo aliki iltungana naa nenare peyie eyiolou ake peyie epuo aitaa iltungana tenebo nisho iltungana naboisho. Neeku iyiolopeepuo iltungana aduare kulo tasati morua idol ajo ore kulo tasati morua naa keeta eduata sapuk oleng amu eleki siii inkoitoi nanare peyiolo pee etumoki atorik olosho dukuya aa enare peyie miyaku ake olarikoni toronok aku olarikoni lorik iltungana nitabaya iduat enyenak ake.

Ore tenewueji nadol ajo ee adolta nye embaisikil ajo na sinanu pilo ayilou yiolo enabaisikil nigarakino enkalo nkirk are nauno ore kuna kiek arenetii embao natii katikati naigero tenkutuk olashumba ore enabaisikil idimayubajo ore olopeny lenabaisikil na ketii enkalo inewueji ashu kanyio nalotu ndamunot ainei tanadol ena na idol ajo ore enakipirta ashu enabao naigeroko tene tenakutuk olashumba neakubidol ajo enkoitoi natuutayieki ltunganak enkoitoi naji etii entoki nagirai autaki ltunganak ajo etii enkalo inewueji neaku ekincho eutakino ajo eniim enewueji aitodol emda arrow na. Itum ifaa pilo neaku eutakino ena niutaa ltunganak idol ajo eteshetaki pemeshaki neaku iyolo ena.

Ore tenabae nadolta ake sinanu pilo ayilou adolta oltungani oishopo nkilani sidan ashi nkilani naibor naidol ajo elelek aa nkilani eserkali kuna aikunaki nejia olaininingoni lai ore si aikunaki nejia nadolta si entomononi ashu kuna selenken kunaoti ore tenewueji idolta ajo eeta eletungani ntokitin onkiyaa neaku idolta ajo elelek aa oldakitari loltunganak kulo tunganak oshi oponu aud ltunganak nitini teneeta oltungani emoyian naipirta osesen lenye ore ele tungani ma oltamoyiai egira aitini ore enasiai nakesidai oleng na sapuk tenkop aang amu idol ajo ore kuna sipitalini mekute apa eeta enkop nemetii sipitali neaku kesheti sipitali netumi ildakitarini oltunganak ishori irkiek nepuo si aipim ltunganak imoyiaritin nijo oloirobi nijo ny nona kulie neaku idol ajo enkipimata oltunganak ashu enkipimata osarge neaku sidai enasia na sapuk oleng tenkop aang amu etesheta apa serkali sipitalini kumok

Ore tenewueji na kadolta embae sidai oleng na ketii ltunganak ajo na sinanu intomonok ontasati ajo na ormareiobo le ashu elatia naewuo tenebo aponu aas enakipirta tenebo ashu enabae tenebo idol naa ajo ore tenewueji na atua enkaji etii kulo tunganak etii atua enkani netii ntokitin natii irbikisi naitelekino emisa ore naa entoki nalotu ashu kalo aya enarishata ajo kanyio nagira aasa tene ifol ajo ore ele marei nelek aa einoto enkerai egirai asshu osiria lenkerai natoiwuoki egira aisherekea neponu tenebo peponu ashipa tenebo ipirta enabae etaduo olalashe lenye etoiwuoki idol ajo inosa osirua ilo alasje lenye netudungo keki amu adolta etii shumata emisa nitadolu enchipae sapuk oleng ore pooki kata nalotu einoto inakerai tolari na idol ajo kisherekeai na embae sidai ena.

Ore teneweji naa kadolita embaye sidai arashu ninye nkaji ake kuna naitobiraki temanyai sidai, nesheti duo aikunaa neja olainaningoni lai, nidol enaaji ajo eteshetaki neinguari sunta, neeku idol ajo elelek aa enkaji esiai naa, naiko inji olaininingoni lai, idol naa teneweji idolita ajo etii ntokitin naishoraki, neigeroki inkule tenkutuk oolashumba, naaku iyolo eneweji naa arashu iyolo entoki nalotu indamunot ainei teneweji, naa iyolo enaa naa enkiresheni ashu enkitii aji nateshetaki eipirta embaye kumok ashu ne sirkali, idol ajo ore enaaji ne sirkali nkaji ana ongarrin arashu napuo ingarrin aapo aloki ilaita, neaku ina oitoi ina nepoi aapo aokie ilata petroli, etii noo disel, anaa ilata ake iyie onarrin olpikipikin, ombaasi pooki naaku ina aji ana ajo esidai oshi rankii le enaaji amu iyolo ilata naa entoki etipat oleng aanyiki engarrri ashomo eitu ipiki eilata, naa ina pee enetipat ena baye, naa ina nalotu indmunot ainei tenadol ena baye.

Ore tenewueji kadolta arashu ore tenapisha nadolta ltunganak oishopito nkilani naibor ore kulo adolta ajo keeta enchipae toltauja lenye nelelek idol ajo ore kulo tunganak netaasa embae sidai ashu neeta embae sidai ore naa palo alimu ajo kanyio nagira aasa tenewueji idol ajo elelek aa ore kulo tunganak na sipitali etii arashu enoshi aji naitoinyieki ntomonok yolo maa nadolita tenewueji adolta ajo etii enkerai natii atua enagilasi ejo lashumba ajo incubator iyolo inatoki na entoki naitubulu nkera tenituebaya larin loitulunyek arashu tenedanyuni enkerai tenkoshoke idol ako kepiki inagilasi petumoki aiputa larin Oba ana loifaa peiunyeki enkerai na kisaidia ena na embae sdai ena oleng amu emare Nye neyiolo ltunganak ajo ore ake piroshiu entasat nenare piya sipitali petumoki ldakitarini atayiolo nipik nitoisho sidai taake ina pa enidil ajo toronok.

Ore teneweji nadolita iltungana naa sii olainining'oni lai ,iltungana kumok naaishopito enkilani idol aje etii nkule naata unifom nabo arashu inkila naanyanyuk idol ajo iyolo kulo tunganak netii naa eweji tenebo, aa keeta kipirta arashu keeta embaye naasita teneweji, naa idol ajo etii lootoni, iyolo naa kulo ootoni idol ajo ninche oaisaav duo illule arashu eigerr inkarna enyee. Ore naa paalo atum inkule anaa baye aa keigoro enchoto nyoo paa enetipat enabaye te murua inyii, naa esidai ena oleng amu ilo kulo naa laasak le siai, neeku iyolo ake pooki kata naidim esiai neponu aisain ajo etaasa duo esiai, nelimu saai neigeer olainining'oni lai rejista aikunaa neja, naa idol ajo esidai naa enetipat ena oleng amu, ore ake pee eya nelotu corruption aimu atua iltungana teineweji naa iya ilfail lino nintoduaaya iyie ajo anakata apa ataasa esiai naa nontarikini enasaa naaku evidens jna naitodolu ilarikok le siai, naaku iyolo ake pooki nkata niindip esiai nilo aisain ajo indipa inkata nitaasa esiai, naaku esidai na enetipat oleng, naa tenaa duo keidimai.

Wore tenewoji, nadoolta naa enkaji nateshetaki tenkariyiano sapuk oleng'. Arashu tiinye, gate ena , naitobiraki naa torkitamanyunoi sidai oleng', naa kenguar teenkongu. Etipikaki irangin letaa kitiship inkonyek ooltunganak. Idol naajo wore, tenewoji arashu kainyoo nalotu indamunot aiinei tenadol ena, adol ajo elotu embae sidai oleng' amu esidai ena baye. Kigioro ena baye tenkutuk oolashumba, igiero national museum of Kenya Nairobi, yiolo naa ena, naa enoshi aji ena, ajo naa sinanu piilo aitereu, oongwesin arashu enoshi aaji natii ake intokitin imbaa kumok oleng' nijo inguesin, ilasuriak, nilo adol inkabilatin pookin oongwesin. Ilo dii ninye adol ambaka nilo adol duo lelo arikok apa, lapa liapa laitobiraki laataguataki toolchumai nidol naa ajo etaguataki irkulie toombaoi. Neeku aisidai ena oleng' amu iyiolo ake before arashu eton itu ijing ena gate naitalakuni esiana ooropiyiani. Idol ajo ene oshi etumie iltunganak iropiyani ashu serkali eimu kuna baa enye, peyie etumoki aateshet olosho. Naa keeyau

Ore tenewueji na kadolta ltunganak loltukutuki ajo na sinanu toimai ashu kulo tunganak ee naa aikuna nejia nalo netii irkulie oikunaa nejia eeta esiai naasita adol ajo kewta enkiguran nagira aendelea tenewueji ashu kulo dancers oshi loota talent neponu aitaduaki irkueli arashu aintetain irkuelie peponu ashipakino enasita lolo kulie idol ajo etesheta kulo tunganak oloip neaku kelelek aa iyolo enakop na ketii enkolong idol ajo itobiraka kulo tunganak eima pemenya enkolong yiolo si tene keanyut kulo tunganak irkulie idol ajo ore enaselenkei natii dukuya nkulie ninye nagira aliki mbaa arashu lomon mbaa naifaa peasi nesuj si nkoitoi pitumoki ataasa tenerany mi iringa aisho nkonyek metaa ore nkonyek enyenak ninche ingurita.

Ore tenewueji nadolta enabae nadolta nkajijik tenkalo ltunganak ore kuna ajijik nidol ajo etii ewoi naisiaja ajo na nateshetaki tenkarinao sapuk oleng idol ajo esimiti eteshetieki yiolo tenewueji nadolta ltunganak ake kumok ooetuo tenebo neshipa tenebo ashu tinye eponu aiguran tenebo yiolo entokinagira asa tenewueji na kadolta kulo tunganak ajo keeta empira neaku enkigura etii kulo tunganak tene yiolo ake nabo kata peyieu ltunganak niguran kengasa nye neshet entim na melus ltunganak tomon aare ltunganak tomon obo torgolikipa netumo ntimi nabaya are neponu aiguran tenebo idol ajo kesidai enakipirta tolosho amu idol ajoetii ltunganak naa enasiai ninche egira aasa petum dupoto ashu peyie petumoki ainoto ropiyani naifaa idol si ajo masoesi ena orkulie aidol ajo eponu ltunganak neponu ashipa tenebo niguran tenebo idol ajo sidai masoesi oleng amu elak osesen nelo si neaki nkeatak oltunganak na talent si neaku sidai enabae oleng

Ore si ake te ana bate nadolita enkop naa ijo ninye sero amu ketii irkiek, netii intimi naa sii piilo aitereu olainining'oni lai. Ore taa teneweji naa kadolita esekenkei natunoki, naishurutoi ajo sii nanu enkauwo naibung'ota oltungani idol ajo ore eneweji naa keponu ntokitin keponu indamunot ilakunyaai nadol kuna idol naa ajo ore ene naa enkiwanja napo iltunganak aapuo aisuma, aisumare ena siai enkawuo, eneikoni teneoshi and enkawuo, niingil sii aiko ayiolou ajo elakayioni eneweji naa keatari amu idol keari oltungani anaa inguesi teneweji, neishori teineweji peyie pemeitoki aarr naaku enetumi ieta enguesi naa keyei ekipoi apuo aikenoo te sirkali, naaku ina baye ena naa enadol enapisha ashu tenadol ana kipirta idol ajo ne kipirta naa oleng amu keponaa sii tenkop.

Ore tene nadol oltungani, oltungani naa oishope sidai, aishopo duo naa olainining'oni lai aishop enkilani sidai saa esafi rei ninye ale tungani, ore naa teneweji idol ale tungani ajo elelek aaenkaji etuu atua aji, ore naa entoki nalotu ashu naidim aaku egira aasa teneweji naidol ninye ale tungani eibung'ita osipika, esidai ninye osipika oleng amu eishoo ninye naa kayiolo osipika naa entoki enkoitoi ina nitumie ilkilikuai nebaki ilkilikuai iltungana pookin naa piilo aitereu, keisho metaa iyolo sauti naa kening'o oleng, neaku ina naa peesidai ena baye ,ore naa teneweji eidimai iyolo ale tungani naa ilarikoni arashu ninye holiday ake duo ilarikoni ake ale le imbaye naje, neaku eewuo airorie iltungana lenyena eeta nkoitoi naagira aliki arashu olkilikuai otiliki peotu abaki iltungana lenyena neaku ina peewuo ale tungani aitashe, neeku elelek aa ltungana lenyena eewuo airorie teneweji, idol ajo kebaki ilkilikuai iltungana lenyena oleng amu etii aitumiya esipika naa nkoitoi ina sidai nirorie iltungana peyie emolo iltungani ajo eitu aabaki ilkilikuai.

Ore ninye nadolta iltasati ashu ltasati oetuo tenebo akee naa aikunaa nejia idolta ajo ore kulo tunganak nelelek aa enkaji etii nelelek aa enkaji etipat oleng amu kesheta sidai oleng neaku ina pee esidai enabae ore naa kulo tunganak idol ajo oloota engeno naipirta embae ashu inardasi n iyolo enaibungita kulo tunganak naa enkardasi ibungita eltenebo neaku idol ajo ore enikunari enasia tenkopang naa kelelek oleng amu iyolo ake ollota engeno naipirta embae ore eniko peliki irkuelie naa ingasa nyee aaku oltungani letipat oleng neanyit esiai enye nengasa nipotu ltunganak meetu tenebo anaa enkaji nisumaki ltunganak peyiolou nengasa si arerena ajopeyie ore adake enaloalimu ele kilikuai lenye na kelimu tenkutum nataa keningo kulidi kulie nelo aikunaa n jia nisum irkuelie aikunaa nejia nejia oshi ikunari enasia na sidai ena teniyiolou enkutuk inyi amu medol.

Ore tene wueji naa idol ajo kadoolta enkaji sapuk oleng, nasheta eisidai amu idol ajo too nkilasini esheta, ena aji naa aikunaa nejia. idol naa ajo isidai ena bae oleng amu, ketii sii ninye entoki enkop naa idol ajo keeta sitimani naa lekitosha. esiai sidai ena bae amu kenguar ninye enkongu ena aji. naa kitamani pooki ng'ae pee ejing ena aji. elelek oteli ena, nateshetaki esidai. nadol ajo iyiolo ena otelei melelek aa taon etii. ena oteli aikata nejia olaininingoni lai. idol naa ajo enguar enkongu iyiolo oshi esiai e oteli. naa iltunganak loopuo ayier edaa. enemir edaa. peyie etumoki ake aanoto ropiyiani naasie imbaa enye. kejo ena oteli pee tenkata sapuk oleng. pee e attract ninye nkonyek ooltunganak. inakata ake epuonu tenebo. idol ajo, Ina pee eteshetaki tene wueji .naa idol ajo taon etii ena. eteshetaki esidai oleng. nee keyau iltunganak tenebo ne attract amu kilangita pooki wueji. neeku keyiolou oltungani ajo kinosie edaa.

Ore tenewuji naa adolita pisha naa ajo siinanu peyie ilo aitareu tene wueji. Ekadolita iltunganak ooyetuo tenebo eeeh ketii irkulie oishopito ikilani esirkali naa tene wueji. Ore tenkalo kulo tunganak naaidol ajo ee etii enkalo osanduk ajo naa sii nanu naa iyiolo ore tenkutuk oolashumpa naa keigero ena bae chato bae. Idol ajo keeya oltungani etii kulo tunganak tene wueji naa mesidai taa oshi ena aah embae ena naa mekweni ake iltunganak nejia. Neaku teneiminie oltungani enkishui naa ketii iltunganak oonyamalu olaininingoni lai aah keishiri, nidol sii ajo kenyae osirua peyie edamuni ilo tungani tenkata nashomo. Niaku enagira aasa tene wueji naa melelek doi kuna baa amu kejo aaku kila enkolong, neye iltunganak aikunari nejia. Kenare ake ore piinchu arashu pee kinchiru enkishu naa tadamu doi peyie iomonoki kulie tunganak.